Ahero winjo redio Ramogi nikech chenro ne duto gin puonj ma kare maloso kit oganda . Kendo kidwaro winjo weche manyien to ibro yude ramogi gi e seche motimore godo nikech jofwambo ne duto ne nitiere e konde kenya tee. Inya yudo kata weche maoko mar kenya e redio Ramogi. To ok mano kende en gi jolendo makare kendo ka giwuoyo to iwinjo ka onego bed ni iwinje mang'eny.

Loso chenro mag puonjo, wan e piny mar digital, omiyo ginyalo tiyo gi laptop, gi projector mondo omi somo obed mamit moloyo. Nikech ka ipuonjo to inyiso gigi bende kaka timore, gimiyo nyathi bedo gi gombo mar medo, puonjore, omiyo ma miyo, nyalo miyo nyithindo omed puonjore maber, kendo gikal penj, kendo gine kata kaka ginyalo tiyo gi gik mane gipuonjore go.

Jopuonjore inyalo we kendo ti gi sime, kendo giyud gik ma opogore opogore ma ginyalo somo koyuok e internet. Kendo mae nyalo miyo ok ochuno ni japuonj odhi e klas ochak wacho gik mipuonjo. To yudo ka japuonjore ose yudo gik moko te kendo osesomo. Koro ka japuonj puonjo to owinjo ma mayot. Kendo sombe bedo makare.

Kaluwore gi chalo mar kor lwasi, nyaka ndeke deki nikech ka gitemo ringo gi lwasi marach to wadhi yudo ajali to mano ok ber. Omiyo kwe akweya mos mondo ka kor lwasi obedo maber to ndege dhi lwar kendo gik moko dhi bedo makare. Bende ok en ketho wa mondo omi gideki. To kata in ing'eyo ni kor lwasi ok wanyal chiko. Omiyo wakwayi ni kwe akweya mos.

Inyalo los tiegruok moko machuok machuok ne jopuonj gi. Kata ka iketo gi e kaunti ka kaunti mondo omi jopuonj gi, ongé e wi teknolojia. Kendo gingé tiyo gi mbui. Ma inyalo tim kata dichiel e juma, kata diriyo mondo omi jopuonj gi oyud tiegruok no.